Ũyũ nĩtũrona atĩ nĩ ũrĩmi na nĩtũrona mũrĩmi ũyũ ũrĩa atuĩkĩte atĩ nĩahandĩte mboga ici ciake mũgũnda, na nĩtũrona nginya ũrĩa aharĩrĩirie mũgũnda ũyũ wake. Na nĩgetha atĩ ona irio ici cikinye atĩ nĩcirakũra ciĩ na riri ũũ, nĩakoragwo athondekete mũgũnda wake kuma nginya kũũharĩria, kũrĩa nĩ atuĩkaga nĩaraharĩria mũgũnda wake nĩgetha aũhande irio na nĩatigagĩrĩra atĩ tĩri ũcio nĩ mũnoru, na agatigĩrĩra ningĩ nĩathimĩrwo nginya tũtambi kuona atĩ, angĩhanda wĩna mũrimũ o wothe irio ciake nĩcituĩkaga cia gũkua cirĩ o nini. Koguo nĩatigagĩrĩra atĩ onarĩrĩa arahanda nĩ hĩndĩ ya mbura na nĩgetha atuĩka wa kũhanda mbura yaura nĩgũteithia mĩera yake ĩkũre, na agatigĩrĩra ningĩ ona nĩagũrĩra mĩmera ĩno yake bataraitha na akamĩkĩra thumu na nĩgetha ĩtuĩke ya gũkũra na riri, na nĩgetha ĩtuĩke atĩ nĩ kũhe we ta mũrĩmi maciaro mega. Koguo nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũgũthomithia mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ nĩũtuĩkaga wa kũmũruta ikinya gwa ikinya na nĩgetha atuĩke atĩ nĩakũrũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa ũkũmũruta naguo.

Ũyũ nĩtũrona atĩ nĩ ũrĩmi, na thikũ ici nĩ ũcenjetie mũno, kuona atĩ thikũ ici arĩmi nĩmaratũmĩra nginya macini kũruta ũrĩmi ũyũ, kuona atĩ nĩgũkoragwo na macini iria cituĩkaga cia gũkũharĩria nginya mũgũnda, na cigatuĩka ona nĩciũkaga nacigakũgethera mũgũnda waku, kũrĩa nĩcituĩkaga cia gũtigĩrĩra atĩ matinathũkia mũgũnda waku, na makaũtiga o ũrĩa makorire, kuona atĩ ona thikũ ici macini icio, nĩgũkoragwo na iria citeithagia mũrĩmi kuona mĩrimũ ĩrĩa ĩratamba, na ĩgateithia nginya gũthima nginya tĩri ũrĩa ũrahandĩra, na kũrora nginya mũmera waku kana nĩũrakũra na riri mwega.

Ngwĩciria ũtungati wa mathako, no ũteithĩrĩrie mũno, gũkũria mũbira wa magũrũ, kuma kĩharoinĩ kĩa mũingĩ, kuona atĩ ona andũ nĩmatuĩkaga agũka hamwe marĩ andũ aingĩ mũno, na makoragwo maumĩte icigo citiganĩte, na ningĩ athaki acio matikoragwo maumĩte kũndũ kũmwe, kuona atĩ makoragwo maumĩte kũndũ gũtiganĩte, nanĩme rĩrĩa maroka hamwe gũthaka, nĩmonanagia ũrũmwe na wendo, kuona atĩ rĩũ makoragwo magĩthakĩra andũ amwe, na nĩho mokaga atĩ magatuĩka nĩmagũikara thĩ, namakamenya nginya arĩa magũtuĩka a gũthaka, na harĩa o mũndũ agĩrĩirwo nĩgũthakĩra, na ningĩ nĩ ũndũ nĩgetha rĩrĩa marathaka, nĩmatuĩkaga a kũrehe andũ a itũra, namatũra matiganĩte hamwe, kuona atĩ o mũndũ nĩakoragwo na andũ arĩa oka kwĩrorera, na rĩrĩa andũ acio maroka hamwe, nĩmateithagia andũ mathiĩ nambere nginya na gũthondeka arata, na ningĩ andũ mathiĩ nambere na gũikara na ũrũmwe, na wendo, gũtarĩ na mbara o yothe.

Ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga ateng'eri aitũ a bũrũri ũyũ witũ mahote atĩ mathiĩ mabũrũri ma nja, nĩ matuĩkaga atĩ nĩ macinda macindano macio nĩũndũ ũrĩa makoragwo metũmĩte mũno rĩrĩa me gũkũ burũri-iínĩ na magatuĩka atĩ nĩ marĩthiaga o kĩroko kana o hwai-inĩ na magatuĩka atĩ nĩmagüteng'era, koguo mwĩrĩ wao nĩ ũkoragũo ũmenyerete gũteng'era. Na nĩ tuonaga bũrũri ũyũ witũ ũrĩa gũkoragwo na irĩma nyingĩ koguo riĩrĩa ateng'eri ta acio maratuĩka atĩ kũu nĩguo marathiĩ kwĩrutĩra gũteng'era mũndũ ũcio rĩrĩa agũtuĩka wa gũthiĩ bũrũri wa na nja, nĩatuĩkaga wa gũtongoria kuona nĩakoragwo arutiire wĩra mũnene mũno nĩgetha atuĩke atĩ nĩ akinyĩte hau akinyĩte, na ningĩ nĩ ũkoraga atĩ ona thirikari kana atongoria aya aitũ nĩmatuĩkaga a gũteithirĩríia andũ ta aya kuona nĩ mamateithagia nginya na nguo cia gũteng'era na iratũ. Noguo nĩ mateithagia ateng'eri acio gũtuĩka atĩ nĩ maretũma mũno na nĩgetha mathiĩ na mbere na kwĩruta ũrĩa magũteng'era, na nĩgetha rĩrĩa mathiĩ gũteng'erera bũrũri ũyũ witũ, nĩmagũtuĩka a gũcindana wega macindano-inĩ macio.

Ũhoro-inĩ ũyũ wa ngũĩ cia Gen-Z iria cirarĩho ica-inĩ ikuhĩ niĩ ngwĩciria atĩ maũndũ macio mekaga nĩmatuĩkaga magũteithia bũrũri ũyũ witũ, kuona rĩrĩa matuĩkaga atĩ nĩmakwĩyumiría, na magatuĩka atĩ nĩmakwaranĩria nginya na atongoria , hĩndĩ ĩyo nĩ itũmaga nginya atongoria ta acio matuĩke atĩ nĩmagũthikĩrĩria, na matuika a gũteithĩrĩria ũndũ ũrĩa ũrathumbũra mũingĩ kuona atĩ ona ngũĩ ici ciumũkanaga rĩrĩa ũkoraga atĩ kwĩna maũndũ marĩa thirikari ĩno iraruta, na andũ matirakenio nĩmo, kuona atĩ Gen-Z aya no andũ arĩa magakorwo kuo rũciũ. Koguo nĩmeyumagĩria na nĩgetha matuĩke atĩ matikũhinyĩrĩrio. Kuona atĩ maica maya nonginya matuĩke atĩ nĩmarathiĩ kwĩyarĩrĩria mbere, na nĩgetha atongoria acio matigatuĩke atĩ nĩmaũhĩtũkia mawatho marĩa o matarenda mahĩtũkio. Kuona atĩ nĩmonaga atĩ macio nĩmakũhinyĩrĩria andũ mũno. Koguo andũ aya nĩmatuikaga a kwĩyumĩria na nĩgetha magerie kuonia thirikari atĩ matirarĩkanĩra na maũndũ marĩa mareka na nĩgetha atĩ mateithie thirikari ĩyo gũcenjia mawatho marĩa mararehe.

Nyama ĩno ĩtagwo mũtura, nĩkoragwo na ngumo mũno, kuona atĩ yendagio kũndũ hakuhĩ na bara-inĩ, kũrĩa nĩ ĩkoragwo ĩthondekerwo handũ hau nja, harĩa nĩgũkoragwo na mũndũ ũkoragwo wĩra wake nĩ gũcina, na mũtura ũkoragwo ũthondeketwo o na nyama, kuona kaingĩ ona nĩũcikoraga ciigĩtwo hadũ nja, harĩa hendagio nyama, na nĩũkoraga hau nja noho mathondekete harĩa marĩcinagĩra, na nyama ĩno ya mũtura ĩkoragwo rĩmwe ĩthondeketwo nĩ nyama iria cikoragwo thĩiniĩ wa nda, kũrĩa ũkoraga atĩ ona nĩcikoragwo nginya nyama iria cia nda cikoragwo citinangĩtio, na kana rĩmwe ũgakora atĩ no nyama, ĩgatuĩka atĩ nĩgũthĩo, na nĩho ĩtuĩkaga ya gwĩkĩrwo hau thĩiniĩ, nekohwo wega, kana ona rĩmwe ũgakora atĩ nyama icio nĩ ndinangie, na cigatuĩka atĩ nĩciatukanio na thakame, na nĩgetha atĩ cituĩke rĩrĩa cikũũma, nĩho ĩtuĩkaga atĩ ĩgatuĩka atĩ ũcio nĩguo mũtura, na andũ nĩmatuĩkaga a kũrĩa mũno, na nĩmakenaga rĩrĩa mararĩa hamwe.

Biacara ino ndĩkoragwo ĩ njũru kuona atĩ mũndũ nĩatwĩkaga wa kuona mbeca njega na kĩndũ kĩrĩa ũbataraga no handũ harĩa ũgũtwĩka atĩ nĩũgũthondeka na ũgatigĩrĩra atĩ hau nĩho ũrĩtwĩkaga wa kũhingũra o mũthenya o mũthenya na nĩgetha agũri aku makakũmenyera na makamenya ona handũ harĩa wendagĩria na biacara ino nĩũkoraga atĩ o smokie imwe nĩtwĩkaga ya kwendio mbeca njega kuona nĩ ũkoraga nginya ikiendio nginya mĩrongo ĩtano kana ona mĩrongo ĩna na hau nĩho andũ matwĩkaga nginya a gũka na makagũra okorwo mũndũ nĩ wĩra arauma kuona kaingĩ nĩũcikoraga handũ bara-inĩ kana ona handũ harĩa ekoragwo atĩ andũ mathiaga kũoera ngari koguo ona akorwo mũndũ nĩ etereire ngari mũno nĩũkoraga atĩ nĩamba gũka hau haku na akamba akarĩa nĩgetha athiĩ na mbere na thabarĩ yake na thikũ ĩgĩthira nĩũtuĩkaga wa kuona bainda yaku na ũkona nginya mbeca nyingĩ mũno kogũo nĩũkoraga atĩ nĩũthũkũmĩte mbeca ciakuigana iria atĩ nĩũgũtuĩka wa gũthiĩ na gũcokia smokie icio na nĩgetha ũthiĩ na mbere na gũcienderia andũ koguo nĩũteithĩkaga ũgathiĩ na mbere na kuonjorithia wĩra waku.

Ĩĩ nĩngenaga mũno, rĩrĩa ndĩratuĩka atĩ nĩndĩrarĩa mbembe ya njino, kuona atĩ ĩkoragwo ĩhĩhĩtio wega mũno, ũndũ ũrĩa itagĩrĩirwo nĩ gũcura, kana ona rĩmwe nĩwĩragwo atĩ ũkĩhĩhia, ũgatigĩrĩra atĩ nĩkũhĩa ĩrahĩa na ndogo, na nĩgetha ndũgatuĩke atĩ okorwo nĩũkũrĩa ũrĩe ĩ njĩthĩ, kana rĩrĩa ũgũtuĩka wa kũrĩa, wambie gũturwo nĩ nda, koguo nĩ nĩwonago nginya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũmĩhĩhia, kuona atĩ rĩrĩa wona mbembe yaku, okorwo ĩ mũgũnda, kana ona nĩũtuĩkĩte wa gũcigĩra na ũgaciga haku nyũmba, nĩũtuĩkaga wa kũnũra makoni ma igũrũ, na ũgatuĩka wa kũiga mbembe yaku mwakini, kana hakuhĩ na riko, kũrĩa wĩragwo ndwagĩrĩirwo nĩ kũmĩingĩria mwakinĩ mũno, wagĩrĩirwo nĩ kũmĩiga handũ nja hakuhĩ na mwaki, na nĩgetha ituĩke ya kũhĩa wega kahora, na ĩhĩe na ũrugarĩ ũcio wa mwaki.

Ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa kĩraathiĩ nambere haha, nĩtũrona atĩ aya nĩ arĩmi a nyanya, na nĩtũrona nanĩmarũgamĩte hamwe, harĩa nĩ mbica marahũrwo, na ngwĩciria aya magũthiĩte kũgetha nyanya ciao, iria mahandĩte mũgũnda-inĩ ũyũ wao, na nĩtũrona atĩ nyanya icic ciao nĩ thaka mũno, kuona nĩtũrona ũrĩa cihana mbica-inĩ, kuonanania atĩ mũrĩmi ta ũyũ, nĩakoragwo arutĩire wĩra mũingĩ mũno nyanya ici ciake, na nĩgetha atigĩrĩre nĩciakũra wega, na ciakũra na riri, na nĩgetha onake rírĩa agũtwĩka wa kũgetha, nĩekuona maciaro mega, none atĩwĩra wothe ũrĩa arutĩte ndũnorĩra thĩ, kuona atĩ atwĩka atĩ nĩakũtwĩka wa kũgetha magetha ta maya mathaka ũũ, nĩatwĩkaga wa kwendia, kũrĩa rĩrĩa endia nĩonaga mbeca njiganu, na agatwĩka wa gũthũkũma na biacara ĩyo yake, noguo nĩatwĩkaga wa gúthiĩ nambere na kuonjorithia wĩra ũyũ wake wa kũhanda nyanya, na nĩgetha athiĩ nambere na gũkũria nyanya mũgũnda-inĩ wake, na athiĩ nambere na kũruta biacara yake, na ningĩ nyanya icio nake we mwene noatwĩke wa gũcihũthĩra nyũmba, kuona atĩ nogũruga arĩrugaga ĩmwe ĩmwe nginya cithire.

Thirikari ya kauntĩ thikũ ici, nĩteithĩtie mũno nĩgetha ĩtigĩrĩre atĩ andũ nĩmararũgamĩrĩra mũtugo wa ũtheru, kuona atĩ thikũ ici ona nĩmaratwĩka a kũrehe matangi icagi-inĩ, marĩa matwĩkaga maigaga bara-inĩ, kanona handũ hakuhĩ na bara, na nĩgetha ona andũ a itũra akorwo mena indo iria marenda gũte, amtigatwĩke nĩmagũcite nja handũ bara-inĩ, matwĩkaga atĩ nĩmagũcitwara itangi-inĩ ta rĩu, na magatwĩka atĩ hau nĩho magũikia, kũrĩa atĩ nĩgukoragwo na ngari ĩrĩa yũkaga ĩgatwĩka atĩ nĩyo ĩkũrogota gĩko kĩu, negatwĩka ya gũthi kũtwara kũndũ kũrĩa gĩko kíu kĩagĩrĩirwo nĩ gũtwarwo, koguo nímateithagia na ũndũ wa kũrehe matangi o icagi-inĩ, nĩgetha andũ mathiĩ nambere na gũte gĩko kũrĩa gĩbatiĩ gũteo, na ningĩ rĩu ona nĩteithagia ona gũtigĩrĩra atĩ andũ nĩmaratigĩrĩra kũndũ kwao nĩ gũtheru, kuona atí maratathi nĩmatwĩkaga makũhania kũndũ gũikare kwĩna gĩko mũno, na ningĩ ona thirikari nĩyandĩkaga andũ anini, kũrĩa wĩra wao ona nĩ gũtheria mwena wa bara, kũrĩa gũkoragwo gũkũrĩrĩire mahuti maingĩ, thirikari nĩyandĩkaga andũ anini, magathi magaceha, na nĩgetha matigĩrĩre atĩ ona mwena wa bara, nĩgũtheru na gũtirĩ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, mbicainĩ ĩno nĩmarageria gũtuonia ngũrani ya ũrĩmi, na njĩra iria andũ mahũthagĩra kũrĩma mĩgũndainĩ yao, kuona atĩ andũ nĩmahũthagĩra njĩra citiganĩte, na nĩho marageria gũtuonia mbicainĩ ĩno, nĩtũrona atĩ mbica ya mbere, mũrĩmi ũcio nĩatuĩkaga wa gũthiĩ kwĩrĩmĩra mũgũnda wake, na nĩgetha atuĩke atĩ nĩararuta ria, na nĩtũrona atĩ ona nĩathiĩte na ng'ombe yake, harĩa na nĩ kũmũteithĩrĩria, nĩgetha ĩtuĩke atĩ nĩkũrĩa ria rĩmwe rĩrĩa rĩ mũgũndainĩ ũcio wake, na nĩgetha rĩrĩa onake arĩkia atĩ nĩarĩma mũgũnda ũcio, nĩatuĩkaga wa gũ kũthiĩ na ng'ombe yake nyũmba, na agathiĩ akamĩcokia kũrĩa amĩigaga, na haha hangĩ nĩtũrona atĩ ũ mũrĩmi ũyũ nĩakuĩte mbombo, na ngwĩciria mbombo ĩyo ĩihũrĩte ndawa mũgongoinĩ wake, harĩa we rĩu okaga kũhũra ria rĩake na ndawa, we wĩra wake nĩgũka agatuĩka atĩ nĩakũhũra ndawa ĩrĩa agũrĩte, akahũra ria rĩu, na nĩgetha ria rĩu rĩtuĩke atĩ nĩrĩgũkua, handũ wa wĩra mũingĩ wa gũka kũrĩma, we ahũthagĩra ndawa, nĩgetha anine ria rĩũ, na nĩgetha mĩmera yake ĩthiĩ nambere na gũkũra.

Atumia aya metagwo mama fua arĩa matindaga barabarainĩ, kaingĩ magĩtanya kũheo wĩra wa gũthambia nguo, nĩmakoragwo atĩ nĩgwetha maretha mbeca, na matuĩkaga atĩ ũcio nĩguo wĩra wao ũrĩa marutaga o mũthenya, nĩgetha matuĩke atĩ nĩmakuona mbeca, na matuĩke nĩmagũtwarĩra ciana ciao irio, kana ona kũmarĩhĩra mabataro mao, na ningĩ onao nĩmatũmagĩra mbeca icio, gũtigĩrĩra atĩ nĩmahingia mabataro mao makĩmũciĩ, kana ona mũndũ mwene, kuona atĩ ũcio nĩguo wĩra wao ũkoragwo wa gũkĩra tene, na magathiĩ magaikara handũ thĩ, nĩgetha okorwo kwĩna mũndũ ũrenda kũhũrĩrwo nguo, noho athiaga akamagĩra, namagoka namagakũrutĩra wĩra mũtheru nyũmba yaku, kũrĩa wĩra wao ũkoragwo o ũrĩ wa kũhũra nguo, kana ona rĩmwe okorwo nĩũrenda gũthambĩrio nginya nyũmba, na indo, nĩmatuĩkaga ona rĩmwe no moke nagũbangĩre nyũmba yaku, na ĩtuĩke ya gũikara ĩ theru, koguo ũguo nĩguo matuĩkaga nĩmaretha mbeca ciao, na wĩra ũcio nĩũtuĩkaga wa kũrĩha andũ atumia acio wega, kuona atĩ mokĩraga o mũthenya nĩgetha matigĩrĩre atĩ nĩmona mbeca.

Ngwĩciria ũndũ ũrĩa kambũni íno ya thitima ya kenya, ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gwĩka, nĩgetha ítigĩrĩre atĩ, transformer iria ciao makoragwo mekĩrĩte bara atĩ citinaiywo, na nĩgetha matigĩrĩre atĩ kũndũ gũtikwaga thitima tondũ nĩciaiywo, wagĩrĩirwo nĩgũtigĩrĩra atĩ, nĩmegũcioha na cuma, kanona magathondekera handũ tarĩ kanyũmba, akrĩa magĩrĩirwo nĩkũhinga na kuburi nditũ, kanona kuburi nene, kanona ningĩ thikũ ici andũ nĩmawĩkĩte atĩ tekinoronjĩ nĩrahingĩra andũ, na namba iria mũndũ akoragwo ecagũrĩire, koguo ngwĩciria andũ aya nĩgetha matigĩrĩre atĩ matinaiyírwo indo ici ciao, nĩmagĩrĩirwo nĩgũtigĩrĩra nĩmathondeka indo ta icio, kana makahũthĩra kuburi ta icio na nígetha matigakore atĩ nĩkũrĩ andũ maroka kũmaiyĩra, kuona atĩ rĩrĩa andũ maroka kũiya indo icio, nĩũkoraga atĩ kũndũ nĩkwaga thitima, kuona atĩ andũ a thitima nonginya matwĩke atĩ nĩmagúka, na marore, na matwĩrie ũndũ ũrĩa wahanĩkire nĩgetha gũtwĩke atĩ nĩkwaiirwo, na hau nĩho matwĩkaga atĩ nĩmaroya nginya mahinda maingĩ, noguo noguo andũ nainyuĩ mũtwĩkaga atĩ nĩmũgũikara mũtarĩ na thitima kwanyu.

Ngwĩciria gũtiagĩrĩirwo nĩgũkorwo na thĩna o wothe, rĩrĩa atumia maratuĩka atĩ nĩmakũingara mawĩrainĩ, marĩa matongoragio kaingĩ nĩ arũme, ta maya magũthondeka ngari, kuona nĩũkoraga atĩ kwĩna mũtumia wendete mũno ũhoro wa ngari, na hau agatuĩka atĩ wendo ũcio nĩatuĩka wa kũutwara kothinĩ, harĩa nĩ atuĩkaga wa gũthiĩ na agathomera kothi ĩyo mĩaka mĩingĩ, na nĩgetha rĩrĩa akũrĩkia, nĩagũka nja na atuĩke wa kũheo wĩra handũ, na nĩmatuĩkaga ona akũruta wĩra ũcio mũtheru mũno, na makaruta wĩra mwega, kuona mũndũ ũcio nĩakoragwo na ũmenyo mũingĩ, na ũgĩ mũingĩ wĩgiĩ ngari, koguo we akĩruta wĩra ũcio, ndarutaga wĩra ũcio atĩ na itherũ, akoragwo etũmĩte mũno, kuona atĩ nginya wĩra ũcio noguo ũgũtuĩka wa kũmũhe irio, koguo nonginya atuĩke atĩ nĩakũruta wĩra mũtheru, na nĩgetha atuĩke atĩ nĩagũthũkama mbeca njiganu.

Ngwĩciria atĩ, rĩrĩa aborithi aya matuĩkaga atĩ nĩmarahiũrania na andũ, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ngũĩ, nomatuĩke atĩ nomacenjie rĩmwe njĩra iria mahũthagĩra, kuona atĩ kaingĩ nĩũkoraga atĩ ngũi icio citikoragwo na mbara, kuona atĩ andũ no gũkorwo makoragwo me yũmĩrĩtie, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩmarenda gũkinyia mateta mao mbere, kaingĩ rĩmwe nĩũkoraga andũ nĩmareyumĩria, kuona atĩ matikoragwo magĩthikĩrĩrio nĩ thirikari, kana ona ũgakora kwĩna andũ maratuĩka atĩ nĩmaragiana kũndũ, na ngwĩciria njĩra ĩrĩa ya gũtuĩka atĩ andũ borithi acio nĩmaratatha andũ, gũtiagĩrĩirwo nĩgũkinyĩra njĩra ta ĩyo, kuona atĩ nĩ ũcio akoragwo e mũciari kana ona mwana wa mũndũ, na ũguo tondũ mũciari wake oĩ ena mwana, matiagĩrĩirwo nĩgũkinya handũ harĩa atĩ nĩmakũraga mũndũ ta ũcio, kuona atĩ mũndũ ũcio ndarahũthĩra njĩra o yothe ya mbara, atĩ we no gũthiĩ agũthiĩte kũndũ nĩgetha atigĩrĩre atĩ mateta nĩmakinya mbere.

Ĩĩ nĩgũkoragwo na bata mũno, rĩrĩa atĩ nĩkũratuĩka atĩ nĩkũrarĩmwo, kuona atĩ nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi, na nĩaratuĩka atĩ we nĩkũrĩma ararĩma mũthemba ũyũ wa mũmera, na mũthemba ũyũ nĩũkoragwo wĩ mwega mũno, kuona atĩ nĩũheaga andũ mbeca, rĩrĩa atĩ we ta mũrĩmi watuĩka atĩ nĩwatigĩrĩra nĩwakũrĩa mĩmera ĩno na riri, kuona atĩ nĩũtigagĩrĩra atĩ nĩwamĩhe maĩ nĩgetha ĩkũre wega, na ũkamĩhe thumu, na ningĩ no nonginya ũtinde ũkĩrorera mũgũnda waku, nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ ndũrĩ na mũrimũ o wothe, kuona atĩ mũrimũ ũngĩanjia handũ hamwe, nĩũtuĩkaga wa gũtamba mũgũndainĩ waku wothe, na ũngĩtuĩka wa gũtamba, we ta mũrĩmi nĩũtuĩkaga wa gũthiĩ hathara, kuona atĩ wĩra waku mũingĩ ũrĩa ũkoragwo ũrutĩire mũgũnda waku, ũkoragwo wĩ wa kũrĩra thĩ, no rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩũrerorera mũgũnda waku, nĩũkoraga atĩ mĩmera yaku ĩna riri, na nĩgũkũhe maciaro mega, na nĩgetha onawe rĩrĩa ũrathiĩ kwendia nja, nĩũtuĩkaga wa kuona bainda njega, na ũgathiĩ nambere na kuonjorithia ũrĩmi ũyũ waku, kuona nĩtũrona atĩ mũmera ũyũ nĩguo ũtuĩkaga wa kũruta maguta, kana nĩguo ona ũtũmĩkaga kũthondeka maguta ma kũruga.

Tambureti thikũ ici nĩcirahũthĩrwo mũno, nĩgetha gũkinyanĩria gĩthomo kĩa ndigijito kũrĩ arutwo, kuona atĩ ona thikũ ici thirikari nĩtũrona atĩ nĩrahe arutwo tambureti ta ici thukuru, na nĩciteithagia mũno nginya rĩrĩa mũrutani arathomithia, kuona atĩ nĩũtuĩkaga wa nginya kwandĩka indo iria ũrathomithia arutwo aku, harĩa ũtuĩkaga wa kũmatũmĩra ngĩnya maũndũ marĩa ũramathomithia tamburetinĩ icio, na nĩgetha rĩrĩa matuĩka nĩmaroka kĩrathi nĩmathomete gabere, kana ona ningĩ nĩmũgathiania nao kuona nĩmarathoma, na ũgakora atĩ nĩmũgũtuĩka atĩ gũtirĩ mũndũ ũratigwo thutha, na ningĩ ona nĩũkoraga atĩ mwana ta ũcio nĩathomete mbere ya mwarimũ, kuona atĩ nĩarona maũndũ mothe marĩa mũrutani atuĩkĩte wa gũbanga, kũmathomithia mũthenya ta ũcio. Na ningĩ ona nĩciteithagia kuona atĩ, wĩna intaneti yakũigana, nĩũtũmagĩra indo ta ici nginya kũrora maũndũ marĩa ũtananyita kĩrathinĩ kĩrĩa ũgũthomithagio, kana ona indo iria mwarimũ akũmũtaragĩria, okorwo we ta mũrutwo ndũnanyita, nĩũkaga ũgatũmĩra tambureti yaku gũthoma makĩria, na ũgatuĩka wa kũnyita maũndũ marĩa mwarimũ ũcio akũmũthomithagia, kĩrathinĩ.

Ndona ũũ, nĩ ndĩreciria ũhoro wa ũrĩmi, kuona nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũgũnda mũnene mũno, na nĩũtwíkĩte wa kũhandwo, na nĩtũrona nginya ũrĩa ũtwĩkĩte wa kũharĩrio wega, na nĩtũrona nginya kwĩna mĩkaro mĩingĩ mũno, na ngwĩciria mũrĩmi ũyũ nĩakoragwo oete thikũ ciake nyingĩ, kanona mĩeri, nĩgetha atigĩrĩre atĩ nĩabanga mũgũnda wake wega, na nĩgetha rĩrĩa egũtwíka wa kũhanda, mĩmera yake nĩgũkũra ĩrĩ na riri, na nĩgetha atige nĩamĩtungata yatwĩka níyakũra, harĩa ona nĩatigagĩrĩra nĩaramĩhe maĩ, kanokorwo nĩkũraura mbura nĩgũtigĩrĩra atĩ mĩmera íyo nĩgũkũra wega, na nĩgetha one maciaro, norĩa atwĩkaga atĩ nĩendagia, kanona we ta mwene noamahũthĩre, kuona atĩ mbeca icio nĩatũmagĩra kũhingia mabataro make marĩa enamo.

Tekinoronjĩ nĩrahũthia gĩthomo mũno thikũ ici, kuona atĩ mĩtambo ya tekinoronjĩ nĩ ĩihũrĩte thukuru-inĩ nyingĩ, na thikũ ici andũ nĩmaratũmĩra mĩtambo ĩno ya tekinoronjĩ, kuma arutani gũthiĩ nginya arutwo, kuona atĩ ona thikũ ici arutwo nĩmaratũmĩra mĩtambo ĩyo, na ĩrĩa marathomithio nginya nĩ arutani ao ũrĩa magĩrĩirwo nginya nĩ kũmĩhũthĩra, na nĩgetha mathiĩ na mbere na gũthoma nginya ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũtũmĩra mĩtambo ĩyo, kuona atĩ mĩtambo ya ĩkoragwo ĩ mĩthemba mĩingĩ, koguo nĩũkoraga atĩ nĩũrahũthia gĩthomo, kuona atĩ ona thikũ ici mũrutani to nginya atuĩke nĩegwĩtwara thukuru, atĩ okorwo mũrutwo ena mĩtambo ĩyo ya tekinoronjĩ na intaneti ya kũigana kũrĩa arĩ, mũrutani nĩatuĩkaga wa kũrutana arĩ o gwake nyũmba, kũrĩa we ta mũrutwo no mĩtambo yaku ũhũthagĩra, ĩrĩa ũtuĩkaga wa kũiguana na mũrutani waku arĩ o kũrĩa arĩ, na agatuĩka wa kũmũthomithia, kũrĩa to nginya atĩ mũkorwo ona nĩ kuonana mũronana, kana atĩ ona mũtuĩke nĩ mwathi kĩrathi, kuona atĩ mĩtambo ĩyo nĩyo ĩtũmĩkaga, wĩra wanyu nogũkorwo na intaneti, na o mũndũ atuĩke nĩaramĩakia, na nĩgetha ũhote kũiguana na mũrutwo.

Ngwĩciria njĩra ĩrĩa thukuru cingĩhũthĩra, nĩgetha citigĩrĩre atĩ thukuru kwĩna maĩ makũnyua ma arutwo, na makorwo atĩ nĩmaĩ matheru, kuona atĩ nĩgũkoragwo na ngũrani ya maĩ, nĩgũkoragwo na maĩ matheru na maĩ mena gĩko, na ngwĩciria thukuru yagĩrĩirwo nĩgũtigĩrĩra atĩ, nĩmathondekete matangi, marĩa marĩkoragwo atĩ nĩ ma maĩ makũnyua, na marĩa arutwo marĩhũthagĩra rĩrĩa mũndũ anyotete, na nĩmo magĩrĩirwo nginya nĩkũmandĩka handũ, atĩ macio nĩmo maĩ ma kũnywa, na makandĩka okorwo mena maĩ mĩthemba ingĩ ĩrĩa arutwo matagĩrĩirwo nĩ kunyua, nĩmagĩrĩirwo nĩgũtigĩrĩra atĩ nĩmandĩka atĩ maĩ macio matingĩnyuo, kuona atĩ mũndũ angĩnyua no atuĩke wa kũrwara, koguo ngwĩciria thukuru kĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ gwĩka, nĩgetha ĩtigĩrĩre atĩ mena maĩ ma kũnywa, nĩatĩ nĩgũkoragwo na maĩ marĩa ona thirikari ĩheanaga, marĩa ona makoragwo me matheru, na mangĩkorwo atĩ matirametĩkia, nĩgũkoragwo na ndawa ĩrĩa ĩgũragwo ũgekĩra mainĩ maku ma kũnyua, na nĩgetha maĩ macio matuĩke atĩ matirĩ na gĩko o gĩothe, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩmakũhetũkio, arutwo kana ona arutani, matuĩke atĩ nĩmakũnywa matakũrwara.

Ngwĩciria gũkorwo kwa rangi ũmwe, nĩgũteithĩtie mũno kũiga ũgitĩri wa mbathi cia thukuru barabarainĩ, kuona atĩ rĩmwe nĩũkoraga atĩ nĩgũkoragwo na thigari arĩa makoragwo marũgamĩte bara, arĩa wĩra wao nĩ kũrora ngari, andũ acio nĩmatuĩkaga atĩ matirũgamagia ngari icio cia cukuru, kuona atĩ nĩmonaga nĩcikuĩ nĩci ngari icio cikoragwo cikuĩte ciana, koguo matitindaga makĩrũgamia, kurora atĩ indo iria cikuĩtwo thĩinĩ, no ngwĩciria rangi ũcio nĩũteithĩtie mũno, kuona atĩ ona mũndũ e haraihu, nĩatuĩkaga wa kũmenya atĩ ĩno nĩ ngari ya thukuru, na agatuĩka wa gũkũrithania ngari icio igĩrĩ, kuona atĩ tene andũ mabanga mara ma matuĩkaga a kũhaka rangi wao, no rĩrĩa thirikari yaugire rangi nĩ ũmwe, nĩteithĩtie mũno ngiya rĩrĩa ũrakora atĩ ngari ya thukuru ĩ bara, na nĩ ĩtuĩkĩte atĩ nĩremereirwo handũ, nĩmũtuĩkaga ona mũgatuĩka atĩ no mũmĩteithie, mũtarĩ na atĩ no ĩkorwo atĩ nĩ aici me thĩinĩ, koguo ngwĩciria ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩtie mũno, kuona atĩ ona nĩtigagĩrĩra andũ arĩa makuĩtwo thĩinĩ nĩ arutwo, na ningĩ magatigĩrĩra atĩ, nĩ ĩkuĩte andũ arĩa a kuiganĩra, na ndĩkuite andũ aingĩ.

Moritũ marĩa ciana cigeragĩra, rĩrĩa ciaga iratũ njega ciagũthiĩ thukuru, nĩũkoraga atĩ, mũrutwo ta ũcio ona ndahotaga gũthoma wega ekĩrathi, kuona atĩ nĩatuĩkaga wa kũrora ciana iria ingĩ, na akona atĩ ciĩna iratũ njega, na we agatuĩka atĩ nĩakwĩyũria ciũria nyingĩ, cia nĩkĩĩ atarĩ na iratũ njega ta arĩa angĩ, na ĩyo nĩtũmaga mwana ta ũcio nginya aremwo nĩgũthikĩrĩria kĩrathi, kuona atĩ we nĩareciria maũndũ mangĩ marĩa atĩgĩrĩirwo nĩ gwĩciria, kuona atĩ nĩarona andũ angĩ nĩtamareka wega kũmũkĩra, na hau ũgakora namwana ũcio nĩatuĩkaga wa kũgio mũno, atĩ nĩgũkoragwo na ciana iria cituĩkaga cia gũthekerera ciana iria ingĩ, na ũgakora mwana ta ũcio nginya ndangĩhota gũikara thukuru ĩyo na thayũ, atĩ onaga o mũndũ no kũmũthekerera amũthekagĩrĩra, ningĩ gĩko gĩkoragwo gĩ kĩingĩ mũno thukuru, kana ona barabara ĩrĩa mwana ta ũcio aragerera gũthiĩ thukuru, okorwo nĩyamahiga, magũrũ make nĩmagũtuĩka magũthũka, kuona atĩ nĩagũthiĩ akĩhihinyagwo barainĩ, tondũ nĩaratũmĩra ĩ ma aratũmĩra o magũrũ make gũthiĩ thukuru atarĩ na iratũ, ningĩ no atuĩke wa kũrwara, kuona atĩ nĩgũkoragwo na mĩrimũ mĩingĩ rĩrĩa ũrathiĩ thĩ ũtarĩ.

Ũcenjia wa rĩera ũcungagĩrĩra maũndũ maingĩ mũno, kũrĩ andũ arĩa marathomera rungu wa mĩtĩ, kuona atĩ rĩrĩa kũrenda kura, kana ona rĩrĩa nĩkura kũraura, andũ acio nĩũkoraga atĩ ona matigũthiĩ nambere na gũthoma, kuona atĩ mbura ĩyo nĩtũmaga ciana ta icio ciĩrwo ciinũke, atĩ gũtirĩ na kũndũ gwa kwĩũa mbura ĩyo ĩraura, koguo nĩũkoraga makĩrwo mathiĩ mĩciĩinĩ yao, kuona atĩ rĩmwe mbura nĩyuraga ũndũ ĩtagũkĩa na ihenya, koguo handũ ha kũiga ciana kũu thukuru, nĩũkoraga makĩrwo meinũkĩre mĩciĩ yao, mathiĩ makeyũe mbura ĩyo kũu, na ningĩ rĩrĩa kũraura, kũrenda kwĩna riua rĩingĩ, kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ ciana ta icio nĩciĩkoraga atĩ nĩciraigua ũrugarĩ mũingĩ, na ũgakora ona citingĩtuĩka cia gũthikĩrĩria, kuona atĩ nĩgũkoragwo na ũrugarĩ mũingĩ, koguo ũgakora ciana ta icio atĩ ona rĩmwe nĩũkoraga nĩcikomire ingĩ, na ingĩ ona gũtirĩ kĩndũ cikũnyita, atĩ riua rĩu nĩ rĩingĩ mũno, koguo ngwĩciria ona rĩrĩa kwĩna mbura, na rĩrĩa kwĩna riũa rĩingĩ, rĩu maũndũ macio nĩmacungagĩria mũno ciana icio cithomagĩra rungu wa mĩtĩ, kuona atĩ o kure kana kwage kura, nĩmatuĩkaga atĩ nĩmathĩna maragerera.

Moritũ marĩa arĩa mena ndigirii, mageragĩra, nĩmakoragwo marĩ maingĩ mũno, rĩrĩa atĩ nĩ wĩra marakorwo magĩcaria nja, kuona atĩ rĩmwe ũgĩetha ndigirii ĩyo, nĩũtuĩkaga wa kũhĩtũkĩra maũndũ maingĩ kana ona mathina maingĩ, na nĩũtuĩkaga wa gũthiĩ thukuru mũnene, na ũgatuĩka atĩ nĩũgũthoma na ũrĩkie, na riu watuĩka atĩ nĩwoka gũkũ nja, rĩmwe nĩũkoraga atĩ maratathi marĩa ũko ũrabatara, nĩũkoraga atĩ mamwe ndũkoragwo namo, kana ona ũgakora atĩ rĩmwe nĩũrahũthĩra mbeca nyingĩ mũno iria ũtarĩ, rĩrĩa ũrabatara nginya kuona maratathi mamwe, kana ona ũgakora atĩ nĩgũkoragwo nginya na kũndũ kwana wĩra wa maheni, atĩ andũ acio no mbeca ciaku mendaga kũhũthĩra, na ũgakora nginya wĩra ũrĩa ũraheo, rĩmwe nĩwĩragwo atĩ nĩwagĩrĩirwo gũkorwo urutĩte wĩra kũndũ kungĩ mĩaka ĩigana ũna, na ningĩ tondũ we nĩhĩndĩ wakorwo warĩkia thukuru waku mũnene, nĩũkoraga atĩ ndũrĩ na indo ciothe iria kambũni ĩyo ĩrabatara, na ũguo nĩguo ũtuĩkaga atĩ nĩwateanĩria wĩra ũcio ũgwwĩtagĩrwo, kuona atĩ ndurahingia indo ikĩro iria marenda, kana ona indo iria marenda kuma gwaku.

Mathomo ma kombyuta, nĩmacenjetie mũno thikũ ici, kuona atĩ maracenjia o ũrĩa mĩaka ĩrathiĩ nambere na gũthiĩ, gũkora atĩ nginya mĩtambo ĩyo ya kombyuta, nĩituĩkaga atĩ ona nĩracenjia mũno, ũgakora atĩ ona thikũ ici gũkoragwo nginya na mbairũ iria andũ matũmagĩra kwandĩkĩra, na ũgakora atĩ maũndũ ta maya matiarĩ kuo mĩaka ya tene, koguo nĩkuonania atĩ nĩgũkũria marageria gũkũria ũhoro ũyũ wa kombyuta, na nĩgetha andũ mathiĩ nambere na gũthoma, na makamenya nginya ũrĩa makuhũthĩra iria njerũ ciraumĩra, na thikũ ici ona nĩũrakora, thukuru thikũ ici nĩcihũrĩtie mũno kombyuta ta ici mathukuruinĩ mao, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩmagũthomithia nginya ciana ciao ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩkũhũthĩra, na nĩgetha arutwo acio magĩtuĩka atĩ nĩmararĩkia thukuru ta ũcio, nĩmakoragwo na ũmenyo mũingĩ mũno, na ũyũ nĩ ũndũ mũnene kuona atĩ, mĩaka ya tene ndũngĩakorire thukuru ĩna kombyuta ta ici, no thikũ ici thirikari ona nĩraingĩrĩra ũndũ ũyũ, na ĩgatuĩka ata ona nĩrateithania mũno, ĩgateithia nginya a mathukuru marĩa matarehota, na ĩkamahe kombyuta ta ici, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩmagũthomithia arutwo ao nacio.

Nĩgũkoragwo na bata mũno, kuhe ciana irio rĩrĩa marĩ thukuru, na ona nĩũkoraga atĩ thikũ ici thukuru nĩciraruga, kũrĩa nĩmakoragwo na riko rĩao, na nĩgetha mathaa makinya ma ranji, nĩmatuĩkaga atĩ nĩmarahe ciana ciao irio, noguo nĩũkoragwo wĩ ũndũ mwega, kuona atĩ rĩrĩa watuĩka atĩ nĩwahũnia ciana ciĩ thukuru, nĩũkoraga atĩ ciana icio nĩcigũtuĩka cia gũthikĩrĩria kĩrathi, na matigũtuĩka atĩ nĩmara, matirathikĩrĩria atĩ nĩũndũ wa ng'aragu, koguo mwana ũcio nĩatuĩkaga atĩ nĩegũthikĩrĩria na atuĩke wa kũigua nginya maũndũ marĩa mwarimũ ũcio wao aramathomithia, na ningĩ nĩgũkoragwo na mũthemba ũngĩ kũrĩa aciari nĩ o matuĩkaga mararehera ciana ciao irio me thukuru, mathaa rĩrĩa matuĩka nĩmakuhĩrĩria ma kũrĩa, aciari nĩmarehaga irio thukuru, na makarehera ciana ciao nĩgetha cirĩe, na ningĩ ona nĩgũkoragwo na mũthemba ũngĩ, kũrĩa nĩ ũkoraga mwana nĩaumaga kĩroko kwao mũciĩ arĩ na irio, kũrĩa nĩakoragwo na thani ĩrĩa akuagĩra irio ciake agĩthiĩ thukuru, na nĩcio atuĩkaga atĩ nĩekũrĩa mathaa make ma irio makinya.

Njĩra ĩrĩa mabuku ma mathomo ma ngathĩ ya thĩ, nĩmacenjetie mũno thĩ-inĩ wa kahinda ga mĩaka mĩrongo ĩrĩ, kuona ona thikũ ici, mabuku tonginya atĩ makorwo nĩmaratwarwo thukuru, kuona atĩ thikũ ici andũ nĩmaratũmĩra nginya computer gũthoma, na magatũmĩra nginya mĩtambo ĩno ya tekinoronjĩ ĩrarehwo, na thirikari nĩtwĩkíte yagũteithĩrĩria na maũndũ ta macio, ũgakora atĩ thukuru nĩgũkoragwo na kũndũ kũrĩa, gũkoragwo kũihũrĩte mĩtambo ya tekinoronjĩ, na wĩra wa kũu arutwo nĩmathiaga magatwĩka atĩ nĩmagũthomera kuo, na ningĩ ona nĩũkoraga atĩ ona thikũ ici, thirikari nĩraheana mabuku maya ma gĩthomo na ma maingĩ mũno, kũrĩa othukuru nĩtwĩkaga ya kũreherwo mabuku, marĩa nĩmo marĩtwĩkaga atĩ nĩmo maratũmĩka nĩ arutwo a thukuru ĩyo gũthomera, na nginya arutani o nao nĩmaheagwo mao, nanĩgetha othe matwĩke atĩ mabuku macio nĩmakũmateithia, arutwo na arutani, kuona atĩ nĩmo mahũthagĩra rĩrĩa marathomithia, na arutwo makahũthĩra rĩrĩa marathomithio.

Maũritũ marĩa arutwo mageragĩra nyũmbainĩ ciao cia toro, nĩũkoraga atĩ rĩmwe nĩgũkoragwo na andũ, arĩa mokaga atĩ gũthiĩ nambere na gũthomera nyũmbainĩ icio, na acio nĩmatuĩkaga a gũthumbũra andũ arĩa marenda gũkoma, kuona atĩ o makoragwo macagũrĩte atĩ macio nĩmo mathaa marĩũkaga gũthoma, na ũgakora atĩ nginya arutwo amwe nĩmaraga gũkoma atĩ nĩgetha mathome, na nĩmakoragwo nginya na toci, kana ona magakorwo na ũrĩa makwĩmũrĩkĩra, na ũguo nĩmathumburaga andũ arĩa makoragwo atĩ mathaa mao nĩmagũkoma, kana ona ũgakora atĩ nĩgũkoragwo na andũ, arĩa o nĩgũka mokaga gũtinda makĩarĩria kũrĩa nyumbainĩ icio cia gũkoma, namagatuĩka atĩ nĩmaratuĩka a kũ kũnegenera, andũ arĩa marenda gũkoma, kuona atĩ nĩmakoragwo makĩmathũkĩria mathaa mao marĩa magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ toro.

Nĩgũkoragwo na mawega maingĩ mũno, marĩa maimanaga na mwana gũthiĩ thukuru wa ciana, kuona atĩ mwana tocio nĩ atuĩkaga atĩ nĩ ekũhota gũthoma e mũnini mũno, na ningĩ nĩ atũĩkaga atĩ nĩ egũthondeka arata arĩo mũnini, kuona atĩ mwana ta ũcio rĩrĩa arathiĩ thukuru, nĩ atũĩkaga atĩ ona nĩ akũhota nginya kũmenerara ũrĩa arĩthiaga thukuru, na nĩgetha rĩria egũtwĩka atĩ nĩ egũthiĩ nginya thukuru mũnene rĩu, ndegukorwo atĩ agĩkũgia we ta mũciari, kuona atĩ nĩ amenyerete gũkĩraga, na agathiĩ thukuru, kwoguo ĩkoragwo ĩ njĩra njega ya kũmenyeria mwana mathomo, kuona atĩ mwana ũcio ona nĩ arĩendaga mathomo e mũnini mũno, na egũkora akĩmenyaga atĩ mathomo nĩ maũndũ ma bata, na nĩgetha onake rĩrĩa agũthiĩ agĩkoraga, nĩ egũtuĩka wa kũmenya nginya kĩndũ kĩrĩa ekwenda gũthomera rĩrĩa egũthiĩ thukuru mũnene, na nginya kĩndũ kĩrĩa agwenda gũtuĩka rĩrĩa atuĩka wa kũneneha, na ngwĩciria mĩaka ĩrĩa mũndũ agĩrĩrwo nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ athoma emwana mũnini, thukuru-inĩ ũcio wa ciana, ngwĩciria ĩkoragwo arĩ o mwaka ũmwe, na nĩ getha mwana ũcio atũĩke wa kũrũgio, kũrĩa rĩu nĩ atũĩkaga wa gũcemania na ciana nene kũmũkĩra.

Mũtaratara wa irua, thikũ ici nĩũcenjetie mũno gũkora atĩ thikũ ici atĩ andũ nĩ mathiaga kũruĩra nginya mathibitarĩ na kaingĩ nĩguo nginya thikũ ici icaginĩ citũ cireka, atĩ rĩrĩa mwana waku atuĩka atĩ nĩarĩkia thukuru na athiĩ thukuru nĩgetha atwĩke atĩ nĩekũrũga athiĩ thukuru iyo ĩngĩ nene gũkira ĩria ararĩ, mwana ũcio nĩatwĩkaga wa kũgimara na thikũ ici nĩ matwĩkaga atĩ matwaragwo thibitarĩ kũrĩa nĩkũo matwĩkaga mathiaga kũgĩmarĩra na andũ angĩ nĩmatwĩkaga nginya agũthiĩ thibitarĩ na makainũka mũciĩ mũthenya ũcio na nĩgũkoragwo na arĩa matwĩkaga agũthiĩ kũndũ ta kanitha-inĩ na nĩ matwĩkaga a gũikara kũu wiki cigana ũna na nĩgetha mathiĩ na mbere na gũtarwo na makerwo ũrĩa magĩrĩirwo nĩgũthiĩ na mbere na maica maya. Kogũo nĩũkoraga atĩ thikũ ici andũ nĩ mathiaga kũndũ ta kũu na makainũka kũrĩa mathiaga na mbere okorwo mũndũ nĩ ainũka nĩguo okaga gũtarĩrwo kũu nĩ anake a rika rĩake kana ona anake a nene na nĩguo atwĩkaga atĩ wa gũtwarwo mataro marĩa agĩrĩirwo nĩgũkorwo akĩrũmĩrĩra

Kaingĩ rĩrĩa ndĩrakũngũĩra gũciarwo kwa mwana mũtũrĩre-inĩ, nĩ ũkoraga atĩ rĩmwe mũndũ nĩatuĩkaga wa gũthiĩ nduka nene na ũgatuĩka wa kũmũgũrĩra indo nyingĩ kũu, na ningĩ rĩmwe nĩũtuĩkaga wa kũinũka indo na keki, harĩa nĩ ũtuĩkaga wa kũmũĩtĩra ciana cia rika rĩake, na magatuĩka atĩ nimagũka kwanyu hamwe, na ũgatuĩka wa gũkũngũĩra mwana, gũciarwo kwa mwana ũcio na ciana iria ingĩ, kũrĩa nĩmokaga na magakena mũno. Na nĩ ũtuĩkaga wa gwĩkĩrĩra ciana ta icio nginya nyĩmbo nĩgetha cikene, na mũkainĩra nginya mwana ũcio mũrakũngũĩra. na mũthenya ũcio nĩ ũtuĩkaga wa gĩkeno kĩingĩ, na andũ magatuĩka a kũririkana. Na ningĩ ona nĩ ũkoraga rĩrĩa mũrakũngũĩra kĩndũ ta kĩhiko, nĩ ũkoraga atĩ inyuĩ andũ othe a mũhĩrĩga wothe kuma mwena wa mũhiki na mwena wa mũhikania nĩ matuĩkaga a gũka hamwe, okorwo mũrathiĩ gũkũngũíra kanitha-inĩ, na hau nĩmatuĩkaga a gũka na magatuĩka a gũkũngũĩra hamwe kuona atĩ arĩa a mũhikania nĩ matuĩkaga atĩ nĩ maraamũkĩra mũhiki wao ũrĩa ũroka kũingĩra bamĩrĩ-inĩ yao, na nĩmakoragwo na gĩkeno kĩingĩ mũno, na ningĩ arĩa a mũhiki nĩ mokaga kũheana mũhiki wao nĩgetha atuĩke wa bamĩrĩ ĩngĩ.

Atumia arĩa marahũthĩra tekinoronjĩ ũtongoria-inĩ, ũrĩa mangĩhota kũnyita itemi, nĩgetha matuĩke atĩ nĩmekwonereria njiara njiarwa cia rũcio, kũhumbĩra ũmenyo na ũhũthĩri wa mĩtambo ya tekinyoronjĩ, ngwĩciria atĩ nĩ matigĩrĩre atĩ nĩ mekũrehe mĩtambo ĩyo ya tekinoronjĩ, icagi-inĩ ciao, kũrĩa ona nĩ matuĩkaga agũcirehe nginya mathukuru-inĩ marĩa mehakuhĩ na kũu kwao, na magatuĩka a nĩgetha ciana icio kana arutwo acio, matuĩke atĩ nĩ marĩthiaga kũndũ gũthomera ũrĩa marĩcihothagĩra, kuona atĩ mũndũ no nginya akorwo athomithĩtio, nĩgetha atũĩke wa kũhũthĩra mĩtambo ĩno ya ndigito, na ngwĩciria njĩra ĩrĩa mangĩtuĩka atĩ nĩmegũteithia andũ a rũcio, nĩ ũrĩa mangĩcoka atĩ nĩ maratuĩka makũrehe mĩtambo ĩno nginya icagi-inĩ ciao, na macirehe o nokorwo nginya nĩ makanitha-inĩ, na mathukuru-inĩ moothe marĩa mekũu, na nĩgetha rĩrĩa mwana waku egũtuĩka wa gũthiĩ thukuru, nĩ egũtuĩka wa gũthoma ũrĩa agĩrĩire nĩ gũtũmĩra mĩtambo ĩyo, noguo nĩ egũtoka agũkorwo amũ amũcenjetie, na egũkorwo amũteithĩtie mũno, kuona atĩ mwana ũcio nĩ egũtuĩka wa kũinũka na ũmenyo na ũgĩ mũingĩ.

Nĩgũkoragwo na mambura ma kĩ ũndũire maingĩ mũno, marĩa tũrwĩkaga atĩ nĩtũrakũngũĩra, rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, kuona atĩ taĩ tuge nĩgũkoragwo nginya na mambura ma ma kũrua, kũrĩa ũkoraga anake anini nimarenda kũrũgio, na nĩgetha rĩu matwĩke atĩ nĩmegũtwĩka anake, na hau nĩgũkoraga atĩ mambura macio nĩgũkoragwo o rita rímwe he mwaka, harĩa nĩgũkoraga atĩ, nĩkũ makoragwo atĩ kũrĩa arĩa matwaragwo nginya mathibitarĩ-inĩ, na nĩgũkoragwo na arĩa matwĩka nĩmaratwarwo makanitha-inĩ, na andũ acio othe nĩmathiaga kũrua, nogakora atĩ rĩrĩa mararua, nĩmatwĩkaga akũheo mataro matiganĩte, kũrĩa nĩmataragwo ũrĩa magĩrĩirwo nĩgũthiĩ nambere na kuoya mũtũrĩre wao, na maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩgetha mamateithie, na ningĩ ona nĩgũkoragwo na mambura mangĩ, torĩa ũkoraga atĩ kwĩna ũhiki kana rũracio, ũcio ũkoragwo wĩ ũndũ ũngĩ mũnene wa gũkũngũĩra ũndũire, gũkora atĩ nĩũkoraga rĩrĩa andũ mararacanĩria, nĩũkoraga atĩ andũ nĩmatwĩkĩte aguka hamwe kuma mĩhĩrĩga ĩtiganĩte, na magoka gũkũngũĩra mũhiki ũcio ũrarehwo kũndũ kũu, kanona mũhikania rĩrĩa arenda kũgũra mũtumia ta ũcio, na nĩgetha atwĩke wa kũmũrehe ba.

Nĩgũkoragwo na mawatho matiganĩte, kanona mĩtaratara, ĩrĩa thirikari ĩkoretwo ĩnyitĩte itemi, makĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũrĩmi, nĩũkoraga atĩ thikũ ici mena mawatho megiĩ nginya bataraitha ĩrĩa ĩratũmĩrwo, kanona thumu ũrĩa ũratwĩka atĩ nĩũratũmĩrwo nĩ mũrĩmi, nogatwĩka wa kwĩrwo we ta mũrĩmi bataraitha ĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũgũra, na nginya mbegũ iria wagĩrĩirwo nĩgũthi kũcigũra, kuona atí nĩgũkoragwo na bataraitha ĩrĩa ĩkoragwo ĩhetũkĩtio nĩ thirikari, ĩyo nĩyo wagĩrĩirwo ní gũthi kũmĩoya we ta mũrĩmi, na ũtwĩke wa kũmíhũthĩra, kuona atĩ nĩmakoragwo ma, makiuga atĩ nĩgũkoragwo na bataraitha iria citũmaga irio ciaku cikũre citarĩ na riri, kanona iria ningĩ nĩciĩkĩraga irio ciaku thumu, koguo ũgakora atĩ rĩrĩa maciaro maku magũtwĩka ma gũkũra na ma ume, nĩũkoraga atĩ, irio iria ũragetha nĩcikoragwo na thumu, na nĩkĩo thirikari ĩingĩrĩire mũno ũhoro wĩgiĩ nginya ũrĩmi, nĩ getha ĩtigĩrĩre atĩ, andũ nĩmaratũmĩra nginya ndawa cia ng'ombe, kanona mahiũ, iria cihetũkĩtio nĩ thirikari, nĩgetha ndũgakorwo aĩí ndwa ĩrĩa ũrahũthĩra, kana ndawa ĩrĩa ũratheca mahiũ maku nĩti noĩtwĩke atĩ nĩgũkũragĩra mahiũ maku marĩa ũrarĩithia.

Ndona ũndũ ũyũ nĩndĩreciria ũhoro wa ũrĩmi, kũona nĩ tũrona atĩ ũyũ nĩ mũgũnda wa mũrĩmi na nĩkũrima aronania nĩ kũrĩma arĩmaga, na nĩtũrona ona ũrĩa aharĩrĩirie mũgũnda ũyũ wake, kuona nĩtũrona nginya irio ciake nĩcirakũra na riri, na mũrĩmi ta ũyũ nĩakoragwo atũgĩte mũgũnda ũyũ wake wega, nĩgetha ũkĩnye handũ ũkũmũhe maciaro ta maya, na nĩtũrona atĩ mĩmera ĩno nĩ mĩnini, kũona atĩ nĩyagĩrĩirwo nĩgũthiĩ na mbere na gũkũra, na nĩgetha nginya mũrĩmi ũcio akinye handũ ha gũtuĩka atĩ nĩekũgetha irio ciake, na hau rĩrĩa hakinya rĩrĩa atĩ nĩegũtuika wa gucigetha, nĩatuĩkaga wa kumenya ũrĩa akũhũthĩra irio icio ciake kuona nĩũkoraga nĩgũkoragwo na andũ arĩa mendagia, na nĩgetha matuĩke nĩ makuona mbeca na matuĩkaga agũtũngata wĩra ucio wao ta biacara, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩ magũthũkũma, na nĩgetha mbeca icio matuĩke atĩ nĩcikumateithia na mabataro mao matiganĩte.

Maũndũ nĩmaingĩ haha marĩa marangenia, kuona nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi kuona nĩ nĩaigĩte nginya ng'ombe, na nĩtũrona nĩcio ciratuĩka cia gũthiũrũruka kũndũ ta gũkũ, cikĩrĩaga nyeki ĩrĩa ĩkoragwo ĩkũrĩrĩire thĩ, na ũguo nĩguo cituĩkaga cia kwĩyethera irio cia kũrĩa, na nĩgetha we ta mũrĩmi ndũgũtinda atĩ ũgĩthiĩ gwethera irio nakuũ nja, na ũgatuĩka wa kũrehera mahiũ maku, kuona atĩ nĩcituĩkaga cia gũthiũrũrũka kũndũ ta gũkũ, na nĩtũrona nyeki ya gũkũ ĩna riri, na atĩ nĩ ngũru wega, na ngwĩciria kũndũ gũkũ nĩkuraga kaingĩ, kuona atĩ gũtirĩ na nyeki yũmĩte, nyeki ĩno nĩgũkũra ĩrakũra na riri, koguo kuonania atĩ nĩkuraga, kana ona ĩgakorwo atĩ mũrĩmi ta ũyũ nĩatuĩkaga wa gũitĩrĩria nyeki yake maĩ, na nĩgetha ĩtuĩke ya gũkũra na riri ũũ, na nĩtũrona ona atĩ ena mũgũnda mũnene mũno, kũrĩa ona ngwĩciria nĩahandĩte mĩmera ĩtiganĩte.

Ũyũ nĩ tũrona atĩ nĩ mũtongoria wa bũrũri ũyũ witũ, na nĩtũrona atĩ nĩatwĩkite wa kũnyita mũtĩ na moko, harĩa mũtĩ ũcio nĩũkoragwo ũthondekeirwo mũhũko wagũo na nĩgetha rĩrĩa andũ acio matwĩkaga atĩ nĩmakũhanda mbegũ icio mũmera ũyũ ũgatwĩka atĩ nĩũgũkũra nĩgetha onawe ta mũgũri rĩrĩa ũgũthíiĩ kũgũra mũtĩ ta ũyũ kana ona mũmera o wothe nĩũkoraga mĩmera iyo ĩkĩrĩtwo maratathi maya makoragwo mathondeketwo nĩmo mĩhũko na nĩgetha rĩrĩa ũgũtwĩka atĩ nĩũkũũrũta kũma kũndũ kũmwe kana kũma ndũka-inĩ ũgĩtwara mũciĩ gwaku nĩũtwĩkaga wa gũthiĩ na mũtĩ ũcio oũgũo ũrĩ ũtagũtinda ũkĩenyũka okorwo nĩ mĩri kũona atĩ tĩti ucio ũkoragwo wĩkĩrĩtwo mĩhũko-inĩ iyo nĩteithagĩrĩria mũno mũmera ta ũcio gũthiĩ na mbere na gũkũra, kũona atĩ tĩri ũcio nĩũkoragwo ũthondeketwo ũrĩa ũkũnora na nĩgetha mũmera waku ũtuĩke wagũkũra na riri.

Haha nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũrigitani wa mahiũ, na nĩtũrona atĩ nĩgũtheca aratheca ng'ombe ĩno cindano, na rĩmwe nĩũkoraga atĩ ng'ombe ĩno ndĩrĩ na ũgima wa mwĩrĩ, kana nĩ ndwaru handũ, na nĩho we ta mũrĩmi ũtuĩkaga atĩ nĩũgwĩta mũrigitani ũyũ, na nĩgetha oke atuĩke wa kũmenya thĩna ũrĩa ng'ombe yaku ĩragerera, kana kũrĩa ĩrwarĩte, na agatuĩka wa kũmenya cindano, kana ndawa ĩrĩa akũhe ng'ombe yaku, na nĩgetha ĩtuĩke atĩ nĩkũhona mũrimũ ũcio, harĩa ona nĩaugaga atĩ nĩagũtuĩka wa kũmĩtheca cindano, na nĩgetha ĩtuĩke atĩ nĩkũhona mũrimũ ũcio, na nĩgetha atĩ ũtuĩke atĩ no ũhote kũruta wĩra ta ũyũ, nĩũkoragwo na ũmenyo na ũgĩ mũingĩ, kuona atĩ andũ aya nĩmakoragwo ona mathiĩte mathukuru manene ma univacĩtĩ, na magatuĩka atĩ nĩmathomeire kothi ta ĩno, harĩa nĩho matuĩkaga nginya a kuoya mĩaka mĩingĩ mũno, na nĩgetha matuĩke nĩmakũrĩkia mĩaka ĩyo na mahumbwo thumbĩ, na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩwaheo marũa ma kũruta wĩra ta ũyũ, wa kũrigita mahiũ, na nĩũtuĩkaga wa gwĩtwo nĩ arĩmi matiganĩte, ũgathiĩ mĩciĩ yao, na ũgatuĩka wa kũmarorera mahiũ mao thina ũrĩa mahiũ maragerera.

Haha nĩtũrona atĩ mũndũ ũyũ nĩatuĩkite wa gũkũa mbombo mgongo-inĩ wake, na nĩtũrona nĩkũhũrĩra arahũrĩra ng'ombe iyo iyo ndawa, na ngwĩciria mũndũ ũyũ nĩatuĩkite wa gũtũkania ndawa ĩria arahuthĩra, kũrĩa atuĩkaga wa kũmĩtukania na maĩ mbombo-inĩ iyo, na agatuĩka wa kũhũra ndawa iyo ng'ombe-inĩ ĩno, na kaingĩ nĩũkoraga atĩ ng'ombe ta ĩno ĩna ngũha na nĩho ũkoraga atĩ we ta mũrĩmi, nĩũtuĩkaga wa gũita mũndũ ta ũyũ wa gũka gũkũhũrĩra ndawa ng'ombe yaku, na nĩgetha atigĩrĩre atĩ nĩatuĩka akũmĩhũrĩra ndawa mwĩrĩ wothe, na nĩgetha atĩ okorwo nĩ ngũha icio cirathumburaga ng'ombe yaku cigatuĩka atĩ nĩcigũkũa ciothe, noguo nĩĩteithagia ng'ombe ikorwo na ũgĩma mwega wa mwĩrĩ kuona atĩ okorwo tũge ng'ombe nĩ ya gũkamwo nĩtuĩkaga ona ya gũkũhe iria rĩega, na iria rĩingĩ, na nĩgetha onawe ũthiĩ na mbere na kũhũthĩra iria rĩũ kũrĩa ona no ũrĩendie no ũgatuĩka wa gũthũkũma na rĩo, kũrĩa na nĩũthĩaga na mbere na kũonjorithia ũrĩmi wa mahiũ, kana ona ũgatuĩka atĩ nĩũkũgũrĩra ng'ombe ciaku irio, na nĩgetha cithiĩ na mbere na gũkũhe iria rĩingĩ.

Ngwĩciria kĩndũ kĩrathiĩ na mbere haha nĩtũrona atĩ kwĩ na anene kana ona atongoria na ngwĩciria andũ aya nĩ mokĩte mũgũnda-inĩ ũyũ na ene harĩa niyo ageni na nĩtũrona atĩ nĩmanyitĩte mabuku kũrĩa nĩmakoragwo ngwĩciria nĩ moĩ maũndu maingĩ mũno megiĩ ũrĩmi na rĩmwe nĩũkoraga nĩmaroka gũthomithia arĩmi ũrĩa mangĩhota gũteithia ũrĩmi wao kana ũrĩa mangĩtwĩka atĩ nĩmagwĩkĩra mũgũnda wao nĩgetha matwĩke atĩ nĩmakuongerera maciaro marĩa maheagwo nĩ ino iria mahandaga na kaingĩ ona andũ aya nĩmatwĩkaga agũthomithia arĩmi ũrĩa mangĩtwĩka a kuona mĩrimũ ĩrĩa ĩtwĩkaga nĩrokĩra kwĩ irio iria ci mũgunda na magatwĩka a kũthomithio ũrĩa mangĩtwĩka a kũnina mũrimũ ta ũcio na ndawa iria mangetũa nĩ makũgũra iria cigũtwĩka atĩ nĩ ci kũmateithia nĩgetha manine mũrimũ ta ũcio na nĩgetha rĩrĩa gwakinya hĩndĩ ya magetha nĩ matwĩkaga a kũgetha irio njega na irio ci na riri ona magatwĩka ona ningĩ akũgetha magetha maingĩ harĩa nĩmatwĩkaga ona nĩ mendagia irio ta icio nginya thoko-inĩ na andũ magatwika a gũka kũmagũrĩra na nĩ ũkoraga mũrĩmi ta ũcio nĩagũtuĩka wa gũthiĩ na mbere na gũthũkũma na ũrĩmi wake.

Ndona ũndũ ũyũ, nĩndĩrona atĩ haha nĩandũ erĩ arĩa maratuĩka nĩ biacara mareka, na niũkoraga atĩ mũndũ ũmwe nĩmũrĩmi, kũrĩa nĩatuĩkaga wa gũthiĩ ndukainĩ ĩrĩa yendagia ndawa cia ũrĩmi, kana ona mbegũ nginya cia kũhanda, na rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩũrathiĩ ndukainĩ ta ĩno, nĩ ĩkoragwo na indo nyingĩ mũno citiganĩte, kuona atĩ kaingĩ ũkoraga nĩ ya ũrĩmi wa mũgũnda, na ũrĩmi wa mahiũ, kũrĩa ũngĩ thiĩ ũtarĩrie andũ aya makoragwo mandĩkĩtwo ndukainĩ ta ici mathĩna maku, nĩmamenyaga ndawa kana ona ũrĩa magĩtuĩka a gũgũteithia, kuona nĩ makoragwo na ũmenyo mwingĩ wĩgiĩ mahiũ, na nginya ũrĩmi, nĩmakoragwo mathomithĩtio ũrĩa mangĩtuĩka a gũteithia mũrĩmi rĩrĩa amarehera mathĩna, marĩa maragerera na mũgũnda wao, na kaingĩ ona haha nĩũtuĩkaga wa gũteithĩka, kuona nĩ ũtuĩkaga ona wa gũthomithio ũhoro mũingĩ wĩgiĩ ũrĩmi, na ũgũtarĩrio nginya ũrĩa ũgũtuĩka wa kũhanda, kana ona gũtũmĩra bataraitha ĩrĩa yagĩrĩire, nĩgetha ĩtuĩke atĩ nĩgũgũkũrĩria irio ciaku wega, na ũtuĩke wa kũgetha irio nje nyingĩ mũno, iria nawe ta mũrĩmi no uge nĩ ũkwendia, na nĩ ũtuĩkaga wa gũthiĩ nambere na kuonjorithia ũrĩmi waku.

Handũ haha nĩtũrona atĩ, andũ aya othe nĩ atongoria a bũrũri, na ngwĩciria aingĩ makoragwo marũgamĩrĩire ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, na nĩtũrona atĩ nĩ mbembe menacio, kuona atĩ ici nĩ mbegũ cia kũhanda cia mbembe, na nĩtũrona ona nĩmaigĩte hau na mĩhuko yayo, na ngwĩciria andũ aya mokĩte hamwe, nĩgetha matuĩke a kwarĩria arĩmi arĩa matuĩkaga atĩ nĩmararĩma mbembe, na magatuĩka a kũgathĩrĩria mbembe ĩno nĩyo njega ya kũhanda mĩgũnda-inĩ yao, kuona atĩ ũrĩa rĩera rĩkoragwo, na ũrĩa ona rĩera rĩmwe nĩrĩtuĩkaga rĩa gũcenjia, mbembe ĩno nĩtuĩkaga atĩ rĩrĩa watuĩka nĩ ũkũmĩhanda, nĩtuĩkaga ya gũkũra, na nĩkũhe nginya arĩmi maciaro mega, na harĩa magũtuĩka a kũgetha irio njega na irio nyingĩ, harĩa mbembe ta icio, nĩmatuĩkaga ona a kwendia, kana ona cikamateithia o mĩciĩ-inĩ yao, kuona atĩ mbembe nĩcikoragwo na mabataro maingĩ, nanĩcihingagio onacio mabataro maingĩ, atĩ ona no ũtuĩke wa gũthĩithia mbembe ta ici, na ũtuĩke wa kũruta mũtu.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, kuona atĩ nĩtũrona atĩ ĩno nĩ ceceni ĩrĩa andu maikaraga thĩ kwĩrorera, na nĩtũrona atĩ nĩ marageria kwĩra andũ bataraitha ĩrĩa ĩkoragwo iya ya maheni, kana ĩrĩa andũ makoragwo atĩ nĩmethondekagĩra mĩciĩ-inĩ yao. Na haha nĩmatuĩkaga a gũtigĩrĩra atĩ arĩmi nĩ mona mohoro ta maya, na nĩgetha matigatigĩre matigatuĩke atĩ nĩmagũthiĩ kũgũra bataraitha ta ĩno, kuona atĩ magura no ĩtuĩke ona ndĩkũrũta wĩra mũgũnda-inĩ, kana ona ĩtuĩke nĩ gũthũkia ĩ gũtuĩka ya gũthukia irio ciaku iria cikũrĩte mũgũnda, koguo rĩmwe nĩũkoraga atĩ ceceni ta ici nĩcikoragwo cigĩteithia arĩmi, na nĩgetha mamenye rĩrĩa magũthi kũgũra ndũka-inĩ matuĩke atĩ nĩmakũmenya ĩrĩa magĩrĩirwo nĩkũgũra, na nĩgetha matigatuĩke atĩ nĩmekugura ta ĩno, kuona atĩ ndĩkũmateithia.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩtũrona atĩ mũndũ ũyũ egatagatĩ wa mũgũnda ma macani nagwĩci nĩtũrona nĩakũĩte kĩondo mũgongo-inĩ wake, na kĩondo kĩũ nĩtũrona nĩkĩihũrĩte macani, na nĩgũtũa aratũa harĩa aratũa akĩmaigaga mũgongo-inĩ wake kĩondo-inĩ kĩu. Na nĩũkoraga atĩ mũndũ ta ũyũ nĩgetha atwĩke nĩekũhota gwĩka ũyũ nĩakoragwo amenyerete mũno na agakorwo arũtĩte wĩra ũyũ mĩaka mĩingĩ kuona atĩ ndũkoragwo wĩ ũndũ mũhũthu na atĩ to macani o mothe matwĩkaga magũtũo nĩgũkoragwo na marĩa magĩrĩrwo nĩgũtũo kogũo wee ta mũrĩmi nĩwagĩrĩirwo nĩgũkorwo ũkĩmenya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩgũtũa macani maku na nĩgetha rĩrĩa warĩkia nĩ ũthiaga ũkamatwara gĩthĩi na mugatwĩka agũthimĩrwo macani macio na nĩgetha rĩrĩa gũgũtwĩka atĩ nĩ mũkũrĩhwo kambuni ĩkamenya ũrĩa ĩkũmũrĩha kũigana na mũigana wa macani marĩa watwarĩte gĩthĩi-inĩ. Na nĩũkoraga macani ta maya nĩmo makoragwo na wĩra mũingĩ atĩ nonginya ũmatige nĩgetha matwĩke ma gũthakara ũũ na nĩgetha matigatwĩke atĩ nĩmakũũma.

Ici nĩtũrona atĩ nĩ njũgũ, na kaingĩ njũgũ ici nĩcituĩkaga cia kũharĩrio mĩthemba mĩingĩ, kuona atĩ rĩrĩa cikoragwo na ngothi ĩrĩa ya igũrũ, kana harĩ ũrĩa mũndũ atuĩkaga nĩacigethaga mũgũnda, rĩmwe nĩũkoraga atĩ nĩcitherũkagio, kũrĩa atĩ nĩũkoraga no maĩ ũtuĩkaga wa gwĩkĩra thaburiainĩ yaku, na ũgatuĩka atĩ nĩũgatherũkia, na nĩcituĩkaga atĩ ciagũtherũkanĩria na maĩ macio, nacigatuĩka cia kũhĩa, na rĩrĩa mũndũ aratuĩka atĩ nĩaracirĩa, no kũruta arutaga ngoyi ĩyo ya ĩgũrũ, na agatuĩka wa kũrĩa njũgũ ciake, na nĩcikoragwo na mabataro maingĩ mwĩrĩinĩ, kuona atĩ andũ nĩmatuĩkaga a gũcirĩa mũno nginya kĩroko.